Andũ arĩa makoragwo na ndigirii, nĩmageragĩra moritũ maingĩ mũno, rĩrĩa maracaria mawĩra, kuona atĩ kaingĩ ona nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũkuihũrĩria wĩra ta ũcio, no nginya ũkorwo wĩna mũtambo wa tekinorojĩ, kana ona nginya ũkorwo nginya na intaneti kũrĩa ũrĩ, na nĩgetha ona ũtuĩke nĩ ũkuona mawĩra macio makoragwo makĩyumĩria kũndũ, na nĩgetha ũtuĩke atĩ onawe mwene nĩũkũihũria, na ũtuĩke wa gwĩtwo nginya thukuru ta icio, na rĩu nĩũkoragwo nginya atĩ ũthiĩte nginya kambuni ta icio ũkoragwo wĩihũrĩtie, nĩũtuĩkaga wa gwĩtio maratathi maingĩ mũno, kũrĩa mamwe ona ndũkoragwo namo, ũgakora atĩ nĩmaretia nginya indo ingĩ ũtarĩ nacio, na kaingĩ ona okorwo nĩũra noutuĩke wa gũcigĩa, nĩũkoragwo ũtũmĩrĩte mbeca ciaku nyingĩ mũno, na ũgakora atĩ ona nĩngĩ ndũkũheo wĩra ta ũcio, ũgakora atĩ we ta mũndũ ũtarĩ na wĩra nĩ ũtuĩkaga nginya wa kũnoga atĩ nĩ gwetha wĩra rĩnga, kuona atĩ ona nĩũkoraga ona kwĩ kũndũ wĩragwo atĩ wagĩrĩirwo nĩgũkorwo atĩ, nĩũrutĩte wĩra mĩaka ĩigana ona, kũrĩa we ta mũrutwo okorwo nw hindw wakorwo warĩkia thukuru, nĩwĩkoraga atĩ ndũrĩ na kandũ ũrĩ wathiĩ wĩra na ũgakora atĩ kũndũ kũrĩa ũrathiĩ nĩũrorĩrĩrio indo ta icio cia gũkorwo ũthiĩte.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩinĩ ruru rwitũ, kuona atĩ nĩtũrona atĩ ĩno nĩ ceceni ĩrĩa andũ meroragĩra ya mohoro, na nadũ nĩmaikaraga thĩ mĩciĩinĩ yao, namagatuĩka ona a kũmenya maũndũ marĩa marahanĩka bũrũrinĩ ũyũ witũ, na hau nĩho ũkoraga ona mohoro macio, nĩmegiĩ nginya ũhoro wa ũrĩmi, kũrĩa nĩ ũkoraga atĩ nĩmaronania mohoro marĩa ma maheni, kana magatuĩka ona nĩmaronia arĩmi, bataraitha ĩrĩa ĩkoragwo ĩ ya maheni, na ĩrĩa matagĩrĩirwo ona nĩ kũhũthĩra, kuona atĩ kaingĩ nĩũkoraga rĩrĩa ũrahũthĩra bataraitha ta ici, nĩũkoraga atĩ ndĩgũgũteithia we ta mũrĩmi, kana irio ciaku iria ũhandĩte mũgũndainĩ waku, kuona atĩ, no ũtuĩke wa kũmĩhũthĩra, ĩtuĩke atĩ ndĩgũteithia irio ciaku iria ciĩ mũgũnda, kana ona ũkore ona nĩkũthũkia ĩgũthũkia, irio iria ũhandĩte na cigatuĩka cia gũkũra, na we ta mũrĩmi nĩũkoragwo ũgĩthiĩ hathara ĩmwe nene, kuona atĩ nĩũkoragwo ũhũthĩrĩte mbeca ciaku, kũgũra indo ta ici, na rĩrĩa ĩtararuta wĩra kana ĩgagũthũkĩria, ĩkoragwo ĩgĩgũcokia thutha.

Nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũndũ ũratua macani na nĩ tũrona atĩ andũ aya matuaga macani ni makoragwo maigĩte kĩondo mũgongo-inĩ wao harĩa ũcio nĩguo mũhuko wa macani marĩa maratua. Kwona atĩ matuaga makĩingĩragia macani macio hau. Na nĩgetha ũtuĩke ota nĩ ũramenya gũtua macani, nĩ ũkoragwo ũmenyete mũno kũruta wĩra ũyũ. Kwona atĩ ti macani mothe matuagwo, nĩ gũkoragwo na marĩa mũkoragwo mwĩrĩtwo mũratua. Na we ta mũndũ ũmenyerete wĩra ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩmenya macani marĩa mwagĩrĩirwo nĩ gũtua, na marĩa atĩ ona mwatwara gĩthĩi mũtikwĩrwo atĩ mũthure mũno. Kwona atĩ ona matirĩ na gĩko atĩ ndwagĩrĩirwo ona nĩ gũtua macani marĩa momũ. Kwona atĩ maya nĩmo matwaragwo gĩthĩi-inĩ na o mũndũ agatuĩka atĩ nĩ arathimĩrwo marĩa atwara, na nĩgetha rĩrĩa mbeca cigũtuĩka atĩ nĩ cikuma, o mũrĩmi nĩ arĩhagwo kũringana na mũigana wa macani marĩa atwarire gĩthĩi.

Ici nĩtũrona atĩ nĩ njũgũ, na njũgũ ciharagĩrio na njĩra mĩthemba mĩingĩ mũno, na ici nĩtũrona atĩ nĩ iria cikoragwo cirutĩtwo o mũgũnda, na cikarehwo kũrĩa andũ nĩmatuĩkaga a gũcitherũkia o ũguo cirĩ, na nĩguo matuĩkaga a rĩrĩa makia mwaki wao, nĩmatuĩkaga a kuigĩrĩra njũgũ ici harĩa nĩmekĩraga maĩ, nacigatuĩka cia gũtherũka mũno nginya rĩrĩa cirĩhĩa, kuona atĩ nĩcikorago na makoni macio ma igũrũ, harĩa matikoragwo marutĩtwo, okorwo mũndũ nĩgũtherũkia arenda gũtherũkia, na nĩũkoraga atĩ, mũndũ ta ũyũ nĩakoragwo atĩ akĩrĩma nginya njũgũ ta ici mũgũndainĩ wake, na ũgakora arĩ ũhũthũ mũno kuona atĩ acigetha, na kuga augaga atĩ nĩagũcitherũkia, na nĩgũkoragwo ona rĩrĩa rĩngĩ ũkoraga iria cikoragwo ciũnũrĩtwo makoni ma igũrũ, na cituĩkaga atĩ ciakũigĩrĩrwo handũ njikoinĩ, ĩrĩa ĩtarĩ na mwaki mũnene, na ningĩ nĩũtũĩkaga ona wa gwĩkĩra o cumbi na wĩra waku ũkoragwo o kũrũgarũgia, na nĩgetha citigatuĩke atĩ nĩcigũcura, kuona atĩ citihĩaga na mwaki mũingĩ kana na maĩ, cihĩaga o ũguo o kahora kahora.

Handũ haha nĩtũrona aya nĩ mũgũnda marĩ, na nĩtũrona nĩmaratũmĩra nginya tũragita, na andũ aya nĩkũgetha maragetha igwa, na ngwĩciria gũkũ ũrĩmi ũrĩa ũratuĩka atĩ nĩguo andũ mararĩma, nĩ ũrĩmi wa igwa, kũrĩa andũ nĩmakoragwo mahandĩte igwa mĩgũnda-inĩ yao, na magatuĩka atĩ nĩmagũtuga igwa icio nginya cinenehe, na nĩgetha cikinye ona handũ cikwendio, na nĩtũrona atĩ karagita gaka, nĩgũtaha karataha igwa icio ci gagĩbanga rori-inĩ thĩiniĩ, na nĩgetha ĩtuĩke atĩ igwa icio nĩcigũtuĩka cia kũrutwo hau, na citwarwo kũndũ kũngĩ, na nĩgetha cituĩke atĩ ona nĩcigũkinyio thoko, na nĩ ũkoraga ona nĩciendagĩrwo o gũkũ mũgũnda, kũrĩa rĩrĩa mũrĩmi oka athogorana na mũndũ ũrĩa ũragũra igwa ta ici, nĩwe ũtuĩkaga ona wa kũruta wĩra ũyũ wothe wa gũcigetha, na gũcikua agĩcitwaraga thoko kũrĩa aracibatara, kana ona agakorwo ona gũ cikoragwo atĩ cigĩtwarwo, kambũni-inĩ ĩrĩa ĩkoragwo atĩ nĩgũthondeka ĩthondekaga cukari, kuona atĩ ĩtũmagĩra igwa ta ici gũthondeka, koguo ũgakora atĩ ũrĩmi ũyũ wĩna mbeca, na ũgakora atĩ ĩno nĩ biacara ya mũrĩmi, na ũrĩa ũroka kũgũra.

Nĩtũrona atĩ nĩ matumbĩ, na matumbĩ ta maya nĩmagũtherũkio, kũrĩa we ta mwendia ũrĩa ũtuĩkaga atĩ wĩra wake nĩkwendia matumbĩ maya magũtherũkio, nĩatuĩkaga wa kũharĩria riko rĩake, kũrĩa ekĩraga ngũ na agatigĩrĩra mwaki wake nĩwakana, na akaigĩrĩra ona matumbĩ make maĩ-inĩ, harĩa nĩho atuĩkaga wa kũmaigĩrĩra nginya rĩrĩa magatherũka, na matuĩke ma kũhĩa, kuona atĩ matumbĩ merĩkanaga matioyaga mathaa maingĩ, kuona atĩ moyaga o ndagĩka ikũmi na ithano, na itumbĩ rĩu rĩrĩkanaga nĩrĩkoragwo rĩhĩte nginya thĩiniĩ, na rĩgatuĩka atĩ rĩu no ũtuĩke wa kũrĩrĩa, nĩũtuĩkaga wa kũrĩtherukia nginya ndagĩka icio cithire, na itumbĩ rĩaku rĩtuĩke atĩ nĩrĩahĩa, na hau nĩho rĩrĩa watuĩka atĩ nĩrĩahĩa na watengũra, nĩũtuĩkaga wa kũmabanga handũ onokorwo nĩ ndo-inĩ, kũrĩa ũkoraga mũndũ ta ũyũ ũkoragwo akĩmendia, nĩatuĩkaga wa kũmathiũrũrũkia kũndũ gũtiganĩte, na nĩgetha atuĩke nĩakwenderia andũ arĩa marenda kũrĩa matumbĩ, na nĩgetha atuĩke wa kuona bainda yake, kũrĩa nĩagũtuĩka wa gũteithĩka, atĩ nĩahotaga gũthiĩ na mbere na kuonjorithia biacara ĩno yake, na agathiĩ na mbere namwenderia andũ matumbi, kuma kũndũ gũtiganĩte.

Nĩũkoraga kaingĩ, indo cia ũrĩmi iria cituĩkaga atĩ nĩcirauma mabũrũri ma na nja, nĩcikoragwo na thogora wa igũrũ mũno, ũkĩringithania na indo cia ũrĩmi ĩrĩa cikoragwo bũrũri-inĩ ũyũ witũ, kana ona iria cithondekagĩrwo gũkũ, na ngwĩciria indo cia ũrĩmi iria ciumaga mabũrũri ma na nja, cikoragwo na thogora wa igũrũ, kuona atĩ nĩcikoragwo cikĩhetũkĩra kũndũ kũingĩ mũno, nĩgetha cituĩke atĩ nĩcirakinya bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na koguo magoti makoragwo me maingĩ magũtinio, kuona ona rĩrĩa ciroka nginya bũrũri-inĩ ũyũ witũ, no nginya bũrũri ũtigĩrĩre atĩ nĩgwati nĩmatinia magoti, kuona atĩ ona ĩyo nĩho nginya thirikari ĩtuĩkaga nĩrarĩra, na nĩkĩo kaingĩ ũkoraga atĩ thogoro ũcio nĩ nĩwaneneha, na indo ici nĩ ũtũmaga nginya arĩmi makorwo atĩ nĩmararemwo kũgũra indo ta ici, kuona atĩ rĩrĩa we ta mũrĩmi wĩna mbeca njiganĩrĩru, kana ũgathiĩ na mbeca ona iria citakũigana irio ta icio, kuona atĩ ũkinyaga nduka-inĩ ũkaigua atĩ thogora wayo nĩ mũnene, koguo we ta mũrĩmi ũrĩa ũgwĩbangĩte ũgakora mĩbango yaku ndĩraigĩrana, na ũgatuĩka wa kũinũka ũtarĩ na indo iria ũragũra, na ũguo ĩkoragwo ĩ njũru kwĩ mũgũri, kwĩ mũrĩmi, kuona atĩ ndatuĩkaga wa kũruta ũrĩmi wake wega.

Ngwĩciria atumia no matuĩke atĩ nĩ makũingĩrĩra mawĩra marĩa matongoragio nĩ arũme ta magũthondeka ngari. Kuona atĩ o mũndũ nĩ akoragwo na kĩndũ kĩrĩa endete kana ona wĩra ũria endaga kũruta. Kwoguo ngwĩciria rĩrĩa ona atumia nĩ marerwo no matuĩke nĩ makũruta wĩra ta ũcio kana rĩrĩa ona mũtumia nĩwe ũreyendera, ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ nĩ aragirio. Kwona atĩ wĩra ũcio no gwetha akoragwo akĩyethera irio. Atĩ nĩ atuĩkaga wa kũruta wĩra ũcio na agatũkũma mbeca ciake. Kwoguo nĩ ũkoraga atĩ mũndũ ta ũcio rĩrĩa aratuĩka atĩ nĩ araruta wĩra, nĩ aratuĩka wa gwethere nginya ciana ciake irio, na magatuĩka atĩ nginya nĩ ekũrĩhĩra ciana ciake ta thukuru. Noguo ĩkoragwo ĩĩ mbica njega kuona atĩ we ta mũtumia ciana ciaku nĩ cigũtuĩka cia gũthiĩ na mbere na gũthoma, kana ona gũtigĩrĩra atĩ nĩ marĩa o irio ciothe iria marenda. Na ona we ta mũtumia nĩ ũkoraga atĩ nĩ ũkwĩhingĩria mabataro maku marĩa ũrenda kwĩhingĩria, ũtagũtinda ũkĩhoya mbeca kana ũgũthiĩ gũkomba mbia nginya bengi kana kwĩ arata na bamĩrĩ.

Ngwĩciria, njĩra ĩrĩa aborithi a bũrũri ĩno witũ, mahiũranagia na onjoria hindĩ ya nguĩ, no matuĩke atĩ nomahorere, kuona atĩ rĩmwe nĩũkoraga nĩmathiaga na ngũĩ nyingĩ mũno kwĩ andũ acio, kana magathiĩ ona mbara na rĩmwe nĩũkoraga atĩ andũ matirĩ na mbara, kana matirathũkangia indo cia andũ, kuona rĩmwe andũ nĩmatuĩkaga a gũcemania, na magatuĩka atĩ nĩmakũhũthĩra njĩra ĩyo, nĩgetha matuĩke atĩ nĩmagũtwara mateta mao gwĩ thirikari nene, kuona rĩmwe nĩmakoraga atĩ atongoria ao a matũra, matira mateithia na maũndũ marĩa marenda gũteithio namo, koguo andũ nĩmatuĩkaga a gũcemania handũ, namagatuĩka a gũthiĩ kũndũ o kũrĩa marenda gũthiĩ, na rĩmwe nĩũkoraga atĩa borithi nĩmatũmwo kũrugamia andũ ta acio, na hau ũgakora ona nĩmarahũra andũ, no ngwĩciria rĩmwe no matuĩke atĩ onao nĩmarĩteithia andũ, kuona rĩmwe nĩũkoraga andũ acio matirĩ na ũru, atĩ no kwaria marenda gũthikĩrĩrio nĩ atongoria ao, na nĩgetha ona atongoria ta acio matigĩrĩre atĩ nĩmahingia maũndũ mao marĩa mamerĩire.

Thikũ ici mathomo ma kompiuta, nĩmacenjetie mũno o ũrĩa mĩaka ĩratuĩka atĩ nĩrathiĩ gũthira, kuona atĩ nĩtũrona atĩ mĩaka ya tene, ũngionire kompiuta kũndũ, mweciragia atĩ kũndũ kũu andũ nĩ itonga mũno kana mena mbeca nyingĩ, no thikũ ici nĩtũrona atĩ, thirikari nĩ ingĩrĩire ũhoro ũyũ wa gũthoma na kompiuta, na nĩũrakora atĩ ona nĩmarahe nginya thukuru kompiuta ta ici cia gũtũmĩra, kũrĩa ũrakora atĩ thukuru nĩyakĩte nginya irathi, irĩa cikoragwo ciakĩtwo nja nĩũndũ wa ũhoro wĩgiĩ gũthoma kompiuta, na nĩgũkoragwo nginya na arimũ arĩa ũcio nĩguo wĩra wao, gũtigĩrĩra atĩ ciana icio nĩciatuĩka cia kũmenya kũhũthĩra kompiuta ta icio, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmarĩhũthagĩra gũthoma nacio, kuona atĩ thikũ ici ona andũ matiratuĩka atĩ nĩmarahũthĩra mabuku kaingĩ, kuona atĩ kompiuta ĩkoragwo na maũndũ mothe marĩa ũngĩenda gwĩka nayo, atĩ ona no ĩkũigĩre ibũkũ, kana no ũmĩandĩkĩre na wĩige maũndũ maku marĩa ũrenda ĩkwandĩkĩre, koguo thikũ ici nginya nĩcicenjetie mũno, kuona atĩ thikũ ici mĩtambo ya tekinoronjĩ no ĩrathiĩ na mbere na kũingĩha, na ĩgathiĩ na mbere na gũthondekwo ũrĩa ĩgũteithia andũ kĩmathomo.

Mathĩna marĩa arutwo mageragĩra, rĩrĩa maratũmĩra nyũmba ciao cia toro rĩrĩa makoragwo thukuru, makoragwo me maingĩ mũno, gũkora atĩ ona nĩũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na nyũmba, iria citakoragwo cithondeketwo wega, atĩ nĩcituĩkaga cia kuingĩria heho nyingĩ mũno, kana ona ũgakora rĩmwe itanda icio ciao nĩcikoragwo ciĩ nini, ũndũ nginya atĩ ũtangĩiganĩra kana ona otangĩhota gũkoma wega, na macio makoragwo me mathĩna mamwe maingĩ mũno, na ningĩ rĩmwe mathĩna marĩa andũ mageragĩra arutwo ta acio, nĩ atĩ nĩũkoraga atĩ, nĩgũkoragwo na andũ mathiaga kũnegena kũrĩ nyũmbainĩ icio ciao cia toro, namagatuĩka atĩ nĩmararia mũno rĩrĩa we ũrageria gwetha toro, koguo ũgakora atĩ nĩũraremwo nĩ gũkoma ũtukũ, na ningĩ ona rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na arutwo arĩa mathiaga gũthoma mathaa macio ma toro, ũgakora atĩ nĩmatũmagĩra indo imwe kũmũrĩkĩra nĩgetha mathome, na nĩcitũmaga atĩ ona andũ amwe makorwo atĩ nĩmaremwo nĩ gũkoma, kuona atĩ matingĩkoma kwĩna ũtheri, kana ona manegene, kana ona ũgakora kũndũ kũu nĩkũraigĩria heho nyingĩ mũno ũtukũ.

Nĩgũkoragwo na mawega maingĩ mũno, marĩa makoragwo maumanĩte na mwana gũthiĩ thukuru wa ciana, kuona atĩ rĩrĩa atuĩka atĩ nĩaingĩra thukuru ta ĩyo, mwana ta ũcio nĩatuĩkaga wa kũmenyera gũthiĩ thukuru tene, na hau akamenya atĩ thukuru nĩ ya bata, na nĩgetha ona rĩrĩa agũtuĩka atĩ nĩakũrũga kĩrathi kĩngĩ, ndũgakorwo ũgĩthumbũrana na mwana ta ũcio, kuona atĩ nĩarĩmenyanagĩra ũrĩa arĩũkĩraga na agathiĩ thukuru, na akamenyera nginya onake atĩ ũguo nĩguo agĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ningĩ rĩrĩa ũratwara mwana thukuru tene ũguo, mwana ũcio nĩatuĩkaga wa kũmenya gũthoma tene, na ũgakora atĩ ona nĩohĩga na ihenya na akohĩga e mũnini, koguo rĩrĩa agũthiĩ na mbere na mathomo make, ũgakora atĩ mwana ta ũcio ona nĩaranyita mathomo naihenya, kuona atĩ nĩambĩrĩire gũthoma arĩ o mũnini, na akĩambĩrĩria tene, na ngona mĩaka ĩrĩa ĩraigana, kana ona ĩrĩa mĩ mĩagĩrĩru, makĩria ya mwana kwambia thukuru ũcio wa ciana, mwana ona ena mĩaka ĩrĩ na nuthu kana ĩtatũ, nĩmatuĩkaga agũtwarwo kũndũ ta kũu, kuona atĩ ona mwana ta ũcio nĩamenyanagĩra nginya gũthondeka arata, na agatuĩka atĩ nĩona andũ a gũthakaga nao kuma tene.

Thikũ ici rĩrĩa kwĩna mambũra ma irua, gĩcaginĩ gitũ, nĩtũrona atĩ thikũ ici njĩra cia mambũra nĩcingĩhĩte mũno, kuona atĩ nĩũrakora atĩ nĩ andũ nĩmathiaga kũruĩra kũndũ kũigĩ, nĩgũkoragwo na kũndũ kũrĩa ũndũire wa ũgĩkũyũ no ũkoragwo, na ũgakora andũ thikũ ici ona nĩmarathiĩ makanithainĩ, kana ona thibitarĩ, kũrĩa nĩmatuĩkaga okorwo mũndũ nĩarathiĩ thibitarĩ, nĩũkoraga atĩ andũ acio nĩmatuĩkaga a kũinũka mũthenya ũcio, na magatuĩka atĩ nĩmarathiĩ nambere, na kũrĩa marĩ o kwao mũciĩ, kũrĩa nĩmakoragwo na mũndũ wa kũmatara, arĩa nĩmokaga na magatuĩka atĩ nĩmaratara mũndũ ũcio wa rua, na makamũteithia ũrĩa agĩrĩirwo, nĩgũthiĩ nambere na ma na maica make, kana mũtũrĩre wake, na ũrĩa agĩrĩirwo nginya nĩgwĩtũma na mawĩra, na nĩũkoraga atĩ ona mũndũ ũcio rĩrĩa atuĩka nĩarĩkia kũrua, nĩakoragwo na ũmenyo mũingĩ na ũgĩ mũinga, na ningĩ nĩtuĩ atĩ irua gũkoragwo na mambura ma irua o rita rĩmwe o mwaka, na ningĩ ona arĩa matuĩkaga atĩ nĩmarathiĩ nginya thibitarĩ, kana ona magathiĩ kanithainĩ, nomataragwo, kuona atĩ njĩra ĩkoragwo o ĩo ĩmwe.

Rĩrĩa ndĩrenda gũkũngũĩra, ikĩro cia bata mũtũrĩreinĩ, ta tuge gũciarwo kwa mwana, mũndũ atuĩkaga wa gũthiĩ ndũka nene, na ngatuĩka wa gũthondekithia keki ĩrĩa yandĩkĩtwo nginya rĩtwa rĩa mwana, na rĩmwe nĩndũĩkaga ona wa gwĩta ciana iria ingĩ mathakaga nacio, kana arata ake, harĩa nĩmokaga hamwe na tũgatuĩka atĩ ithuothe, nĩtũrakũngũĩra mwana ũyũ, kuona atĩ nĩakoragwo athondekete arata ake, na nĩo nduĩkaga wa gwĩta namagoka, na tũgatuĩka a gũikara thĩ, tũkarĩanĩra na tũkanyuanĩra hamwe tũkenete, na nĩ ũkoraga nginya atĩ rĩrĩa ũrakũngũĩra mwana waku, nĩakoragwo na gĩkeno kĩingĩ mũno, kuona atĩ nĩwatuĩka wa kũmũrehera indo icio ciothe, na wa tuĩka wa gwĩta nginya ciana iria mathakaga nacio, kũrĩa atĩ acio no o arata ake, na kaingĩ rĩrĩa ũrakora atĩ nĩkũrakũngũirwo ũhoro wa ũhiki, nĩũkoraga atĩ andũ othe a kuma mĩhĩrĩga yothe ĩrĩ, nĩmatuĩkaga a gũcemania handũ hamwe, na nĩgetha matuĩke a gũkũngũira mũhiki mwerũ ũrĩa ũrarehwo bamĩrĩinĩ ya mũhikania, nogakora ona bamĩrĩ ya mũhikania nĩmokĩte hamwe, nĩgetha matuĩke atĩ nĩmakwamũkĩra mũhiki ũyũ mwerũ ũroka mũcinĩ wao.

Thikũ ici, mabuku ma mathomo ma ngathĩ ya thĩ, nĩmacenjetie mũno thĩinĩ wa kahinda ka mĩaka mĩrongo ĩrĩ, kuona atĩ thĩkũ ici ona mabuku matiratuĩka atĩ nĩmaingĩ mũno, ta atĩ mĩtambo ya tekinorojĩ nĩyo ĩtuĩkĩte atĩ nĩroerera ũhoro wa mabuku, ũgakora atĩ o thukuru nĩtuĩkĩte ya kũreherwo kombyuta nyingĩ mũno, na thirikari nĩyo ona ĩteithagia ũhoro ta ũyũ, kũrĩa nĩmarahe o thuuru o thukuru kombyuta cia kũigana, iria cigũtũmĩrwo nĩ ciana ta icio kana arutwo, harĩa mathondekagĩrwo nginya kĩrathi gĩa gũcihũthĩra, na nĩmokaga namagaikara thĩ namagathomithio gũcihũthĩra, namagatuĩka atĩ icio nĩcio maratũmĩra gũthoma nacio, na ningĩ ona rĩmwe thikũ ici maũndũ marĩa macenjetie, nĩatĩ thirikari nĩraheana mabuku kwa wĩingĩ mũno, ũgakora atĩ o thukuru nĩratuĩka ya gũtwarĩrwo mabuku ma gũthoma, marĩa nĩgetha atĩ o mwana nĩarĩkoragwo na ibuku rĩake, rĩrĩa atĩ to nginya matuĩke atĩ nĩmarahũthĩra me ciana nyingĩ mũno.

Nĩ gũkoragwo na maambura ma kĩũndũire kũrĩa andũ mokaga hamwe gũkũngũĩra rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ. Ũgakora atĩ rĩmwe nĩ gũkoragwo na maũndũ ta rũracio, kũrĩa atĩ mũhiki na mũhikania kana mũthuri na mũtumia. Ũgakora atĩ mũthuri nĩ athiĩ kũgũra mũirĩtu kwao, na nĩgetha atĩ atuĩke ona nĩ ekũheyo rũtha rwa kũhikia mũirĩtu ũcio, ũgakora atĩ ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ wa ũndũire mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ. Kuona atĩ nĩ rũrehaga andũ othe a mĩhĩrĩga yothe ĩĩrĩ hamwe na magatuĩka atĩ nĩ magũikara thĩ na makaaranĩria. Na nĩgetha ona matuĩke atĩ nĩ makũmenya ng'ombe irĩa cikũheanwo kana ũrĩa andũ acio magũtuĩka a kũgũra mũirĩtu ũcio, nĩgetha atuĩke atĩ nĩ oima kwao athiĩ kwa mũthuri. Na nĩ ũkoraga atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũrehaga nginya andũ a itũra hamwe kuona atĩ nginya athuri a itũra nĩ matuĩkaga a gũikara thĩ na makanyuanĩra hamwe. Kũrĩa nĩ ũkoraga nĩ manyuanagĩra kĩndũ ta mũratina na magatuĩka a kwarangia, makamenya maũndũ marĩa megwĩka kana ũrĩa magũthiĩ na mbere na kũneana mũirĩtu wao, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩ akũamũkĩrwo nĩ mwena wa mũthuri bamĩrĩ-inĩ yao.

Ũndũire ũyũ wa kũrĩha rũracio, thikũ ici nĩũrona nĩ ũcenjetie mũno, rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ, ũndũ wa mbere nĩwonaga atĩ, thikũ ici andũ ona matiratindanĩra na ũhoro wa rũracio, kuona atĩ andũ nĩmaracagũra nginya gũikara hamwe, matarĩ na ũhoro wa gũthiĩ kũgũrana, kana ona kũgũrwo mĩciĩnĩ o yao, na ũgakora atĩ mũndũ nĩathire na agĩtuĩka atĩ nĩahika, o kũrĩa athiĩ na ahika na atuĩka wa gũikara kũndũ kũu, na ũgakora atĩ ona ndanatindanĩra na ũhoro wa gũthiĩ kũgũrwo kwao mũciĩ, ũgakora atĩ thikũ ici andũ nĩmaratiganĩria mũno ũhoro wa rũracio, na andũ matirenda nginya kũgũrwo, na thikũ ici ona ningĩ nĩũrakora atĩ, tene gũtiakoragwo na ũhoro wa mbeca, no thikũ cic kaingĩ nĩgetha atĩ andũ matuĩke atĩ nĩũragũrwo we ta mũirĩtu kwanyu, ũgakora atĩ thikũ ici to nginya andũ atĩ matũmĩre nginya mbũri na ng'ombe, kuona atĩ andũ okorwo nĩ mũthuri arathiĩ kũgũra mũirĩtu kwao mũciĩ, ũgakora atĩ we kĩndũ kĩrĩa arathiĩ nakĩo nĩ mbeca, na nĩ mbeca tu ciratuĩka atĩ nĩcio ciracenjanio na mũirĩtũ wanyu, ũngĩrora atĩ mĩaka ya tene, gũtiakoragwo na ũhoro wa mbeca, gwakoragwo tu na ũrĩa andũ magũcenjania mbũri, kana ona ng'ombe, cigatuĩka cia.

Mĩtugo ya ũndũire, nĩ ĩhĩtũgio kuma rũciaro rũmwe nginya rũrĩa rũngĩ, rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ, na ũhetũkagio ũguo rĩrĩa andũ maratuĩka atĩ nĩmarathomithio, ũhoro wĩgiĩ rũrĩrĩ rwao, na nĩgetha andũ mathiĩ nambere na kũnyitĩrĩra ũndũire wao, andũ mathiĩ nambere nagũthoma ũrĩa maũndũ mekagwo rũrĩrĩinĩ rwao, na ũrĩa andũ nginya magĩrĩirwo nĩgwĩka maũndũ mao, na ũrĩa magĩrĩirwo nginya nĩ kwĩhumba, kuona atĩ maũndũ maũndũire nĩmakoragwo na njĩra nyingĩ, kana ona maũndũ maingĩ, kuona kumanaga nginya na mĩhumbĩre na mĩrĩre, na ũgakora nginya ũrĩa andũ matuĩkaga atĩ nĩmararĩaa, na ũrĩa andũ marehumba, nĩũkoragwo ĩtiganĩte kuma rũrĩrĩ rũmwĩ nginya rũngĩ, koguo nĩgetha atĩ mũtuĩke atĩ nĩmũrahetũkia, kũrĩa atĩ andũ nĩmaramenya ũhoro wĩgiĩ ũndũire, nĩmũtuĩkaga a gũthomithia andũ kana ona ciana, rĩrĩa okorwo inyuĩ mwĩ mwĩta aciari, mũgatigĩrĩra ciana cianyu nĩciramenya ũhoro wĩgiĩ ũndũire wao, na nĩgetha ciana icio cirakũra, nĩcigũthiĩ nambere na kũmenya atĩ, magĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ mao, makĩrũmĩrĩra ũndũire wa rũrĩrĩ rwao.

Nĩgũkorwo atĩ, Lwanda Magere nĩakoragwo atĩ arĩ mũtongoria mwega mũno, kũrĩa we nĩatuĩkaga atĩ nĩararehe andũ ake hamwe, na ndatuĩkaga wa kũgayania andũ a rũrĩrĩ rwake, na nĩatuĩkaga ona wa kũmateithia na mathĩna mao maingĩ, na kaingĩ ona nĩ athikagĩrĩria nginya mateta mao, na ningĩ nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ we wĩ mũtongoria ũrĩa ũkũngũyagĩrwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwanyu, nĩũtigagĩrĩra atĩ, maũndũ marĩa werĩire andũ rĩrĩa wethaga andũ magũcagũre, ũgatigĩrĩra atĩ nĩwamahingi, na nĩgetha andũ mathiĩ na mbere na gũgũcagũra, kana ona makũhe gĩtĩo kĩrĩa gĩbatiĩ, kuona atĩ andũ nĩmarona nĩũramathikĩrĩria, na ningĩ makona atĩ we ndũrĩ mũtongoria wa maheni, atĩ nĩũrahingia maũndũ marĩa ũramerĩra, koguo andũ nĩmatuĩkaga agũgũkenerera, na ũgatuĩka wa guikara ta kĩonereria kĩega nginya kũrĩ ciana ciao, na andũ arĩa makoragwo magũcagũrĩte, koguo nĩũkoraga atĩ ona nĩmacagũraga nginya mũthenya ũmwe wa gũkũngũĩra, kuona atĩ nĩũkoragwo ũmateithĩtie ta andũ kĩũmbe, na ũgatuĩka ona nĩwe kĩonereria kĩa nginya andũ acio makoragwo kũu.

Profesa Wangarĩ Mathai, oĩkaine mũno na ũhoro wĩgiĩ wa kũhanda mĩtĩ, kuona atĩ nĩahandĩte mĩtĩ mĩingĩ mũno bũrũrinĩ ũyũ witũ, na ningĩ ona nĩwe wambĩrĩirie andũ, na akĩmatuĩka atĩ nĩarakara ta kĩonereria kĩa andũ, na andũ agatuĩka atĩ nĩaramathomithia bata wa mĩtĩ, na ũrĩa mĩtĩ nĩgũtuĩka ya kũmateithia kĩmũtũrĩre, na hau nĩanjirie nginya gũthomithia andũ, akĩmeraga mahande mĩtĩ, na andũ magĩtuĩka atĩ ona nĩmarahanda mĩtĩ mũno, kuona atĩ nĩmaraũ nĩ arĩ mũtongoria mwega, na andũ nĩmarũmagĩrĩra maũndũ marĩa areka, na nĩoĩkaine mũno ũhoro wĩgiĩ mĩtĩ, kuona we nĩendete mũno kũmĩhanda, na nĩgetha atĩ nginya rĩrĩa augaga atĩ we akua, ndakanathondekerwo ithandũkũ, kuona atĩ ithandũku atĩ rĩũ rĩkoragwo atĩ andũ nĩ mĩtĩ makoragwo matinĩtie, nĩgetha marĩthondeke, na nĩakoragwo ekĩonereria kĩega mũno kũrĩ andũ, kuona atĩ nĩatũmĩte mũno ũhoro wĩgiĩ kũhanda mĩtĩ, na akera andũ matige atĩ gũtigĩ matige gũtinia mĩtĩ, na ningĩ ũngĩkora atĩ nĩũratinia mũtĩ, ũgatigĩrĩra atĩ nĩũrahanda mũtĩ ũcio, nĩgetha ũtuĩke wa gũcokia mũtĩ ũcio watema.

Nĩtũtĩaga andũ akũrũ rũrĩrĩinĩ ruitũ na njĩra citiganĩte, kuona atĩ rĩmwe nĩgũkoragwo atĩ na andũ arĩa akũrũ mũno, arĩa nĩo mũtuĩkaga atĩ nĩmũramateithia, na nginya kũruta mawĩra mao ma nyũmba, na rĩmwe gũkora atĩ andũ akũrũ tacio, matikoragwo na bamĩrĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ, koguo inyuĩ ta andũ a itũra kana ta andũ a rũrĩrĩ, nĩmũtuĩkaga mũgoka hamwe, na mũgaikara thĩ mũkamenya ũrĩa mũkũmũteithia, na nĩgetha ndagatuĩke atĩ no akue nĩ ng'aragu kũrĩ na andũ me itũrainĩ, andũ nĩmaikaraga thĩ namagabangana, ũrĩa ona magũ magũtuĩka atĩ nĩmakũmũrugĩra irio, kana magabangana ũrĩa o mũndũ nĩgũrĩkoragwo o mũndũ, ũrĩa ũrĩthiaga o mũthenya, gũtigĩrĩra atĩ nĩarĩa ici irio icio, na agatigĩrĩra atĩ, indo iria ciarĩrwo nĩciathambio, na ningĩ ona kũndũ kũrĩa araikara nĩgũtheru, na ningĩ ona nĩtũmatĩaga na atĩ, rĩmwe itũra nĩrĩũkaga hamwe, narĩgatuĩka atĩ ona nĩrĩgwakĩra andũ akũrũ arĩa matakoragwo mehotete, namakamakĩra handũ magaikara othe me hamwe, kũrĩa mũrĩmaroraga othe maikarĩte kũndũ kũmwe.

Nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi na nĩ atuĩkĩte atĩ we araruta ũrĩmi wake thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya ũrimi. Na nyũmba ĩno ĩkoragwo ĩthondeketwo atĩ ũrĩa atĩ wĩra wayo ona nĩ ĩgiragĩrĩria atĩ mĩmera yaku ĩrĩa ũhandĩte kũu thĩinĩ ndĩngĩtuĩka ya kũgwata mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo nja. Na ũgakora atĩ ona nĩ ĩgiragĩrĩria maũndũ maingĩ mahanĩkĩre mĩmera yaku na nĩ ĩteithagia ona mĩmera yaku ĩtuĩke ya gũkũra na riri. Kuona atĩ nĩ ũkoragwo ũharĩrĩirie handũ ta haha wega na rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ nyũmba ici nĩ cikoragwo ithondeketwo ũndũ nginya cirateithia mĩmera yaku gũkũra. Ta atĩ ona rĩmwe nĩ ũkraga nĩ cikoragwo na macini ĩrĩa ĩteithagia atĩ no wone mũrimũ o wothe ũrĩa ũrenda kwĩrehe mĩmera-inĩ yaku., na ũgatuĩka atĩ nĩ ũkũmĩthondeka tene ĩtanatambĩra mĩmera ĩyo ĩngĩ. Kwona atĩ ĩngĩnyita ũcereirwo we ta mũrĩmi nĩ ĩtuĩkaga ya gũthũkia mĩmera yaku, na ũgakora atĩ we nĩ wathiĩ hathara nene.

Rĩrĩa mũgũri augaga atĩ, ũgakora atĩ nĩarateta, atĩ ndanona macokio makoniĩ mbeca atũmire kũgerera Skrill, nĩcigĩthiĩ marĩhi na thimũ, nĩũkoraga rĩmwe mũgũri ta ũcio nĩakoragwo na na ma na gũteta mũno, ũgakora atĩ ona nĩarenda nginya gũcokia indo iria agũrĩte, na ngwĩciria ũndũ ũrĩa ingĩka, nĩgetha ndigĩrĩre atĩ nĩndamũteithia, nĩgetha atĩ ndigĩrĩre marĩhi macio, na kũrora harĩa makinyĩte, nĩatĩ tondũ niĩ nĩniĩ mwendia, rĩmwe nĩũkoraga atĩ no ũtuĩke wa kũkinyĩra andũ acio, kũrĩa nĩ ũtuĩkaga wa kũmahũrĩra, namagatuĩka a gũgũteithia ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ no wone marĩhi macio, na ũtuĩke na kũmarora nginya harĩa makinyĩte, na ona nondarĩrie mũgũri ũcio, atĩ rĩmwe nĩũkoraga atĩ mũbango ũcio wao nĩ wĩna kahora kaingĩ, na rĩmwe nĩituĩkaga atĩ nĩratuĩka ya kũruta wĩra wayo kahora, koguo no ndũĩke wa gũtarĩria mũgũri wakwa, atuĩke atĩ no akirĩrĩrie hanini, nĩgetha atuĩke wa kuona marĩhi macio.

Rĩrĩa ndĩrahũthĩra thimũ yakwa na menye atĩ ndĩna thĩna, kuona rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ ndĩranyita netiwaki wega, nĩ ũkoraga atĩ rĩmwe wĩ gĩcagi-inĩ thĩinĩ kana handũ harĩa ũrĩ netiwaki yaku ndĩranyita wega, na hau nĩ ũtuĩkaga wa gũcenjia handũ harĩa ũraikara na ũgathamĩra handũ hangĩ hega. Kana ona ũgatuĩka nĩ ũgũthiĩ gũcera handũ hau ũmenyerete harĩa hakoragwo na netiwaki ĩkũnyita wega. Na nĩgetha rĩrĩa ũratũmĩra thimũ yaku ngĩgakorwo na mathĩna maingĩ. Kuona atĩ rĩmwe nĩ ũkoraga thimũ yaku ndĩranyita netiwaki na no wĩcirie atĩ thimũ yaku ĩna mathĩna, no ũgakora atĩ nĩ netiwaki ĩna thĩna kũrĩa ũrĩ. Na ũguo nĩ ũkorag atĩ kaingĩ wĩ gĩcagi-inĩ thĩinĩ kana wĩ kũndũ kũnyitanĩte mũno rĩmwe netiwaki nĩ yagaga kũnyita, na ũgakora atĩ ona ndũrahota nginya kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruta. Na ngwĩciria ũndũ o ũrĩa mũndũ angĩtuĩka atĩ no eke no ũtuĩkire atĩ nĩ ũgũthama kũu wethe kũndũ kũngĩ kwĩna netiwaki, kana ũtuĩke atĩ nĩ ũrĩthiaga gũcera kũndũ kũrĩa kwĩna netiwaki, na ũtuĩke wa kũmĩhũthĩra rĩrĩa ũrenda kũhũthĩra, na hau no ũtuĩke wa kũruta wĩra waku ũrĩa ũraruta.

Maũndũ marĩa maumanire, na kũgarurĩra kuma ũhũthĩri wa ndigiri gũkua indo, nginya kũhũthĩra mĩgogoteni ya kũgucio nĩ andũ, nĩatĩ nĩgwekĩrirwo mawatho, atĩ rĩ atĩ ndigiri icio citiagĩrĩirwo nĩgũkorwo cigĩkuithio indo nyingĩ, kana ona ũgakora ona gwĩ kũndũ kũrĩa citagĩrĩirwo nĩgũtũmĩrwo, kuona atĩ nĩciĩrĩkanaga nĩ nyamũ, na citiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ cirathiĩ bara nginya cikĩhũragwo, kuona atĩ nĩgũkoragwo na andũ arĩa mena ndigiri, na wĩra wao ũkoragwo wa gũcikuithia indo nyingĩ, kana ona mũrigo mũnene, na ũgakora atĩ nĩmaracihũra mũno nĩgetha atĩ citengere, na ngwĩciria ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa wacungĩrĩirie kũgarũrũka kũu ga gũkuĩrwo indo, na ũgakora atĩ thikũ ici andũ nĩmarahũthĩra mĩgogoteni mũno, ĩrĩa andũ nĩyo maratuĩka atĩ nĩyo maragucia, na ningĩ nĩwonaga atĩ ũndũ ũyũ, mũndũ nĩ atuĩkaga wa kwĩgucĩria mĩrigo ĩyo akoragwo akuĩte, na ngwĩciria njĩra ĩno thikũ ici andũ nĩmonaga nĩyo hũthũ.

Rĩrĩa ndamenya atĩ, nĩndete kandi yakwa ya ATM, kana nĩiyĩtwo, kuona atĩ rĩmwe nĩtuĩkaga atĩ nĩwaiywo rĩrĩa ũthiĩte kũndũ barainĩ, na nĩũracaria ũteithio kuma kũrĩ mũrori wa ũteithio wa ageni, rĩmwe nĩũkoraga atĩ no wĩtware nginya benginĩ, kũrĩa nĩ ũthiaga na ũkamatarĩria, ũndũ ũrĩa watuĩkire wa kũhanĩka, na nĩgetha matuĩke atĩ no makũhingĩre nginya bengĩ ĩyo yaku ũhingĩ ũhingũrĩte, na nĩgethandĩgatuĩke atĩ mũndũ ũrĩa woire, nĩoneka kana nĩoĩ nginya namba ĩrĩa yaku ya thiri, koguo nĩũthiaga na ũgatuĩka wakwarĩria bengi ĩyo yaku, na hau nĩmagũteithagia, magatuĩka atĩ nĩmagũkũhingĩra, na nĩgetha wambe ũcenjie nginya namba ĩyo yaku ya thiri, na nĩgetha matigatuĩke atĩ nomakũiye mbeca icio ciaku ciĩ bengi, na ũguo nĩmagũteithagia mbeca ciaku cikare o ũrĩa cirĩ, nginya rĩrĩa marĩtuĩka atĩ nĩmagũkũhe kandi ingĩ.

Ũnyitanĩri wa andũ thĩ yothe, nĩũkoretwo na maũmĩrĩra maingĩ mũno kũrĩ ũndũire wa andũ, kuona atĩ andũ nĩmatuĩkaga a gũikara hamwe na wendo, matarĩ na mbara o yothe, na andũ ona nĩmatuĩkaga nginya agũteithania, kuona atĩ nĩmokaga hamwe, na makerutĩra gũteithi mũndũ ũmwe ũrĩa wĩna thĩna, kũrĩa ona nĩmamũheaga mbeca, kana makamwethera nginya irio cia kũrĩa makamũrehera, na ngwĩciria ũnyitanĩri ũyũ nĩ ũteithĩtie andũ mũno, kuona atĩ nĩmaikaraga thĩ nginya makaranĩria, na magatuĩka atĩ ona nĩmũndũ nĩagũtuĩka wa kwĩyaria, rĩrĩa ena gathĩna karamũthumbũra, kana ona rĩrĩa nĩaratuĩka wa gũthumbũrwo nĩ maũndũ make, na andũ acio nĩmaikaraga thĩ namakamenya ũrĩa makũmũteithia, na ũrĩa mangĩtuĩka atĩ nĩmakũmũruta thĩnainĩ icio ũcio arauga enaguo.

Nĩma, atongoria a ndini, nĩmateithĩtie kũnyitithania ndũrĩrĩ, kuona atĩ nĩmatuĩkaga ona atĩ nĩmahũnjia ũhoro wa gũikara hamwe na wendo, na ũrĩa andũ nginya mangĩtuĩka a gũteithania, na ũgakora ona nĩmarahunjia mũno, ũhoro wĩgiĩ andũ gũikara hamwe mendaine, kuona atĩ andũ matiagĩrĩirwo nĩkũmenana, na magatuĩka onao ene, ũgakora atĩ rĩmwe andũ a ndini, kana atongoria aya a ndini, nĩmacemanagia rĩmwe na rĩmwe, na rĩrĩa maracemania nĩmonanagia ũrĩa maraikara na ũrũmwe, na magateithia andũ matuĩke atĩ nĩmagũikara na ũrũmwe onao, kuona atĩ o nĩ atongoria na nĩkionereria kĩa andũ, na andũ nĩmarũmagĩrĩra ũrĩa atongoria ao marutaga wĩra, kana ũrĩa maikaraga, koguo rĩrĩa o ta atongoria nĩmaratuĩka atĩ nĩmagũcemania, namagaikara thĩ hamwe namakarĩanĩra namakanyuanĩra, andũ nĩmatuĩkaga makona atĩ, okorwo atongoria ao nĩmaratuĩka a kũiguana, onao no matuĩke a kuiguana. Koguo ngwĩciria ũrĩa andũ mangĩtuĩka atĩ no macenjie ũrĩa marĩikaraga, nĩ atĩ gũgathondekwo rĩmwe andũ a ndini othe magatuĩka nĩ magũcemania, na magakũngũĩra hamwe.

Ngwĩciria moritũ marĩa manene makĩria, magũmĩire thĩ ĩno itũ, nĩ atĩ nĩũrakora mũno, indo nĩcituĩkĩte cia kuongererwo thogora, na ũgakora andũ ona nĩmaremwo nĩ kwagũrĩra nginya irio, kuona atĩ thikũ ici maũndũ nĩmacenjetie mũno, ũgakora atĩ o kĩndũ nĩkĩratinio magoti, koguo we ta mũgũri rĩrĩa ũrathiĩ kũgũra kĩndũ, ũgakora atĩ indo icio ciĩna goro mũno, na rĩrĩa nginya ũbangĩire mbeca ciaku nini, ũgakora atĩ citingĩigana mabataro maku mothe, na hau nĩũtuĩkaga wa gũtinĩrĩria indo imwe iria ũrabatara, na ũgatuĩka wa kũgũra indo iria ũrabatara mũno, kana iria ũtangĩhota gũikara nacio, ta irio, kũrĩa no nginya ũgũre irio, nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũgũkĩra rũciũ na riri, koguo nĩ ũkoraga atĩ nĩũrakora atĩ, thikũ ici maũndũ nĩmacenjetie mũno, kuona atĩ nginya irio kana ona indo iria nini, ciĩna thogora mũnene mũno, ũgakora atĩ to mũndũ wothe ũrakota gũthiĩ akegũrĩra, ũgakora ona kũrĩ na andũ arĩa marararĩra, kuona atĩ matingĩhota kwĩgũrĩra irio.

Mũndũ ũyũ nĩtũrona nĩgũtua aratua nyeni mũgũnda-inĩ wake, kũrĩa nĩũkoraga mũndũ ta ũyũ nĩagũthi mũgũnda-inĩ wake ũrĩa arĩmĩte, na agatuĩka atĩ nĩaramunya nyeni ta icio irĩa agũthiĩ aciharĩrie, na atuĩke atĩ nĩagũcirĩa, kana ona aciruge, na nĩũkoraga atĩ maũndũ maya rĩmwe ona nĩmacenjagia mũno thikũ ici, kuona atĩ nĩũkoraga andũ nĩmakoragwo na mĩgũnda mĩnene mũno, kũrĩa nokuo matuĩkaga nĩmarahanda irio ciao cia kũrĩa, na andũ nĩmathiaga mĩgũnda-inĩ yao irio ciao cia kũra, na magatuĩka atĩ nĩmagũcitua ta ũũ tũrona, nanĩ harĩa mathiaga na magaciharĩria, na makaruga, harĩa nĩ maikaraga thĩ na arata kana ona bamĩrĩ, na magatuĩka atĩ ona nĩmakũrĩanĩra hamwe, na matuĩke a gũkenera mũno.

Nĩ ũkoraga nĩ gũkoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ. Nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi ta ũyũ mũgũnda ũyũ nĩ wake, na nĩ kũrĩma ararĩma. Na nĩ tũrona atĩ nĩ mbembe ahandĩte mũgũnda-inĩ ũyũ wake. Na nĩ tũrona ĩno nĩ bataraitha araitĩrĩria, na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno. Kuona atĩ nĩ gũkũria arenda gũthiĩ na mbere na gũkũria mbembe ici ciake, na nĩgetha cituĩke cia kũmũhe maciaro mega. Kũrĩa rĩrĩa aratuĩka atĩ nĩ araitĩrĩria bataraitha ta ĩno, nĩ ĩrateithia mbembe ta ĩno gũkũra. Harĩa nĩ ĩkũraga na ĩgatuĩka ya kũneneha na ĩkamũhe nginya mbembe irĩa ciumaga hau nĩ mbembe nene. Na ũyũ ũkoragwo wĩ ũndũ mwega kwĩ mũrĩmi, kuona atĩ nĩ onaga maciaro mega na agatuĩka kuona nginya mbeca irĩa atũmĩrĩte akĩgũra kĩndũ ta bataraitha, kana ona thumu na mbegũ ona cia mbembe ĩno ahandĩte, nĩ atuĩkaga wa kuona atĩ baita kwĩ indo icio, na akona atĩ mbeca ciake citinorĩra thĩ. Kuona atĩ mbembe ici rĩrĩa ciatuĩka nĩ ciakũra na cia neneha, no acagũre ũrĩa agũtuĩka atĩ nĩ agũciendia handũ thoko, na nĩ ekũhota gũthiĩ na mbere na kwonjorithia ũrĩmi wake wa mbembe.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, na nĩgũitĩrĩria araitĩrĩria mĩmera yake, ĩrĩa ahandĩte mũgũndainĩ ũyũ wake maĩ, na nĩtũrona atĩ, nĩgũitĩrĩria araitĩrĩria maĩ kuma mũgũnda ũyũ wake mũico nginya mũico, kũrĩa nĩtũrona atĩ ũrĩa araitĩrĩria maĩ maya, nĩkuona atĩ gũtirĩ na mbura ĩraura, na haha nĩho we ta mũrĩmi wĩcagũragĩra, ũrĩa ũgũka witĩrĩrie maĩ mũgũndainĩ waku, na nĩgetha mĩmera yaku ĩrĩa ũhandĩte, ndĩgatuĩke atĩ nĩkũma tondũ nĩraga maĩ, na mũrĩmi ta ũyũ nĩũkoraga atĩ nĩahandĩte hakuhĩ na rũĩ, kana ona ũgakora atĩ araruta maĩ ta maya mũciĩinĩ wake, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩagũka aitĩrĩrie mũgũndainĩ ta ũyũ, harĩa tũrona nĩahandĩte irio ciake wega, na nĩarenda nĩgetha cituĩke nĩ ciagũkũra, na cimũhe maciaro mega.

Nĩtũrona atĩ haha hena andũ erĩ, na ũmwe nĩ mũgũri na ũyũ ũngĩ nĩ mwendia, na nĩtũrona atĩ nĩgũthimĩrwo arathimĩrwo kĩndũ nĩgetha enderio, kũrĩa okorwo nĩ bataraitha aratuĩka nĩarathimĩrwo, nĩatuĩkaga wa gũthiĩ nayo gwake mũgũnda, na agatuĩka wa kũmĩitĩrĩria mũgũndainĩ wake, kũrĩa nĩakoragwo ahandĩte irio iria cirakũra, kana ona rĩmwe ũgakora atĩ, nĩaratuĩka wa kwenderio kĩndũ ta mbegũ, iria athiaga kũhanda mũgũndainĩ wake, na nĩgetha atuĩke nĩagũcitungata, nginya cikũre cimũhe maciaro mega, na nĩũkoraga atĩ mũndũ ta ũyũ nĩaumĩte kũraihu agoka kũgũra kĩndũ ta gĩkĩ haha, kuona atĩ nĩ nduka, na nĩamĩũĩ na nĩgetha atuĩke atĩ irio irĩa akwenderio, nĩ oĩ atĩ athiĩ ahanda nĩcigũtuĩka cia gũkũra, kana ona nĩcigũtuĩka cia kũmũteithia ũrĩa arenda gũteithio nĩcio.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ makwa, ngwĩciria kũndũ gũkũ nĩgĩthĩnjĩro, kũrĩa ng'ombe kana mbũri nĩcituĩkaga cia kũrehwo, nĩgetha cituĩke atĩ nĩcigũthĩnjwo, na nĩgetha andũ matuĩke nĩmagũthiĩ kũmagũrĩra, na nĩũkoraga atĩ andũ aya nĩmathiaga makagũra ng'ombe kũndũ mĩciĩnĩ, kũrĩa magũraga ng'ombe icio nĩgeta moke macithĩnje, kuona atĩ ng'ombe icio cikoragwo cikĩrĩithwo nĩ andũ mĩciĩinĩ yao, ta tĩ nĩgũkoragwo na ng'ombe mĩthemba nginya ya gũthĩnjwo, kũrĩa atĩ nĩ wĩra wao ũkoragwo atĩ we ta mũrĩmi ũgacirĩithia, na andũ aya nĩmokaga ona rĩmwe makagũra ng'ombe ta icio, na magathĩnjĩra kũndũ ta gũkũ, kũrĩa nĩmacicuragia, na andũ nĩmathiaga kũgũra, kũrĩa nĩ wĩũagũragĩra kũrĩa ũrenda kwenderio, kana ona mwena wa nyama ĩrĩa ũrenda, na ũgatuĩka atĩ nĩũkwenderio harĩa ũrenda, na ũgathimĩrwo gĩthimo gĩaku, kũringana na mbeca iria wathiĩ nacio.

Kĩndũ gĩkĩ tũrona mbicainĩ ĩno, ũyũ nĩ cumbĩ, na nĩũhũthĩkaga mũno gĩcigoinĩ gitũ, na ningĩ ona nĩwonekaga mũno, kuona atĩ cumbĩ nĩũtũmĩkaga rĩrĩa ũrarĩa irio ciothe, atĩ irio iria ũra ũrugaga no nginya wĩkĩre cumbĩ, kuona atĩ cumbĩ nĩũtuĩkaga wa gwĩkĩra mũcamo irio, na cama, na nĩgetha atĩ ũtuĩke nĩũraruga irio mĩthemba yoyothe, nonginya ũkorwo na cumbĩ, na nĩtũrona atĩ cumbĩ ta ũyũ nĩwĩkĩrĩtwo kamũkebeinĩ ta gaka, kũrĩa nĩgakoragwo na marima hau mbere, atĩ wĩra waku ũkoragwo o kũringithia na cumbĩ ũgatuĩka nĩũkuma, na kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na bata mũno, kuona atĩ ndũngĩhota kũrĩa irio citarĩ na cumbĩ, atĩ irio ũngĩ ũngĩaga gwĩkĩra cumbĩ citikoragwo na mũcamo, na ningĩ no ũhoro ũgima wa mwĩrĩ, no nginya ũtuĩke nĩ ũrarĩa cumbĩ, na nĩgetha ũtuĩke ona ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩtũrona atĩ ici nĩ ndoo, na nĩcihũrĩte iria, na ngwĩciria atĩ ũyũ nĩ mũndũ wauma gũkama ng'ombe ciake, harĩa mũndũ nĩatuĩkaga wa gũkamĩra ndoo ta ici, na nĩho ũtuĩkaga wa kũihũria rĩrĩa ũrakama ng'ombe ciaku, na nĩũkoraga mũndũ ta ũyũ ena ng'ombe nyingĩ mũno, kuona atĩ o ndoo nĩihũrĩte iria, kuonania atĩ akoragwo athiĩte agĩkamaga ng'ombe icio ciothe, harĩa nĩokaga na akaiga iria rĩrĩ hamwe, nĩgetha atuĩke wa gũthima iria rĩake, na atuĩke wa kwenderia andũ, kana ona atuĩke ona wa gũtwara gĩthĩinĩ kĩa iria, kũrĩa mũndũ nĩatuĩkaga wa kũmenderia, na ũgatuĩka wa gũthũkũma mbeca ciaku, na mbeca icio nĩcigũteithagia, kuona atĩ ona nĩũtuĩkaga wa kũgũrĩra ng'ombe ta icio irio, kũrĩa ũthiaga ndukainĩ na ũgacitwarĩra irio ciacio, na ĩyo nĩteithagia kuona atĩ ng'ombe ciaku nĩcithiaga nambere, na gũkũrutĩra iria ta rĩrĩ rĩrĩa ũrakama, na nĩũtuĩkaga ona wa kuona bainda yaku, na cigũteithagia kũhingia mabataro marĩa ũngĩkorwo namo.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, ngari ĩno ĩkoragwo ĩĩ ya kambuni kana ona gĩthĩi kĩa macani. Kũrĩa nĩ ĩkoragwo ĩgĩthiũrũrũka o itũra itũra kana ona mũgũnda kũrĩa gũkoragwo atĩ nĩ kũhandagwo kahũa kana ona macani. Na ũgakora atĩ ngari ta ĩno nĩ ĩtuĩkaga ya gũkua macani macio, kũrĩa nĩ ĩkĩraga mĩhuko-inĩ ĩyo yake, mĩhuko ĩno ĩkoragwo thutha wa ngari. Na hau nĩho mwĩkĩraga macani marĩa mwatua kũrĩa nĩ mathimagwo. Nĩ gũkoragwo na mũndũ ũrĩa ũkoragwo nĩ aramũthimĩra, na nĩgetha ũtuĩke we ta mũrĩmi nĩ wekĩra macani macio maku mĩhuko-inĩ ĩyo ĩkoragwo ngari-inĩ ĩyo. Na ngari ĩyo nĩ ĩtuĩkaga ya gũcoka na ĩkarehe macani maya gĩthĩi-inĩ gĩkĩ. Kũrĩa nĩ matuĩkaga ma gũthimwo na kũrorwo, na nĩgetha matigĩrĩre atĩ macani macio nĩ mega na nĩ maiganĩte marĩa arĩmi marauga nĩ mathimire.

Ingĩkorwo atĩ nĩndamenya, nĩkũrĩ atĩ gĩtugĩ gĩa thitima kĩgwĩte barabarainĩ, gĩcigoinĩ gĩkĩ gitũ, ũndũ ũrĩa ingĩka nĩgetha atĩ menyithie kambũni ya kũheana thitima ũndũ ũcio, nĩgũkorwo atĩ no ndĩmahũrĩre thimũ, kuona atĩ rĩmwe nĩmakoragwo na namba ciao, iria cikoragwo nginya rũrendainĩ rwa thitima, kana andũ aya athitima, nĩgũkoragwo na namba yao ĩrĩa ũngĩhũra, na ũtuĩke wa kũmamenyithia ũndũ ũcio, na nĩũtuĩkaga wa kũmatarĩria kũrĩa mũtĩ ũcio ũgwĩte, kana rũ kĩ gĩtugĩ kĩũ kĩgwĩte, na ũgatuĩka wa kũmatarĩrĩa wega ũrĩa magũkinya kũndũ kũu, na nĩmatuĩkaga a gũka namakamũteithia, kuona atĩ gĩtugĩ kĩũ kĩgwĩte, waya icio cikoragwo tĩ ci nginya mwaki, na cingĩhutio nĩ mũndũ kana ona mwana rĩrĩa arathiĩ thukuru, kana ona mũndũ o wothe rĩrĩa arahetũka hau, no atuĩke wa kũgũthwo nĩ thitima icio, na atuĩke wa kũhurũka, koguo no nduĩke wa kũmenyithia rũhonge rũrũ rwa thitima, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmaramenya maũndũ marĩa marahanĩka, na nĩgetha moke mathondeke gĩtugĩ kĩu, na matuĩke a gũkĩrũgamia, na nĩgetha ona ningĩ tũtigatuĩke atĩ nĩtũkũrĩrwo nĩ thitima gĩcigoinĩ gitũ.

Ũyũ nĩtũrona atĩ nĩ ũcũrũ, na mũndũ nĩatuĩkaga wa gwĩkĩrĩrwo kinya ta gĩkĩ, harĩa nĩho ũtuĩkaga wa kũnywĩra cũrũ waku, na kaingĩ ngwĩciria gũ cũrũ ũyũ ũkoragwo wĩ mũgagatu, ngona atĩ nĩgũkoragwo na cũrũ ũrĩa mũgagatu, na nĩgũkoragwo na ũrĩa ũtakoragwo wĩ mũgagatu, na ngwĩciria ũndũ wa kwenda ũndũ ũyũ, kana ona kĩndũ gĩkĩ, nĩatĩ cũrũ ũkoragwo na cama mũno, na niũgũteithagia onawe mwĩrĩ waku, ũgatuĩka atĩ nĩũrakũria mwĩrĩ waku na ũkagĩa na hinya na ũkagĩa ona ũgima wa mwĩrĩ, kuona atĩ nĩũratuĩka wa kuongerera hinya mwĩrĩinĩ waku ũkĩnyua cũrũ ta ũyũ, na rĩmwe nĩũkoraga ona cũrũ nĩũthondekagwo nginya na indo nyingĩ mũno, kuona atĩ nĩgũkoragwo na cũrũ ũrĩa ũtakoragwo wĩ mũgagatu, nĩũtuĩkaga wa gwĩkĩrwo nginya kĩndũ ta iria, na iria rĩũ nĩrĩgũteithagia we ta mũndũ rĩrĩa ũranyua, koguo ngwĩciria atĩ ndigwĩciria nĩgũkoragwo na ũndũ wa kũmena ũndũ ũyũ, no ngwĩciria ũndũ wa kũmena, nĩ wĩra ũrĩa ũkoragwo atĩ ũkĩruga cũrũ, kuona atĩ no nginya ũkorwo ũkĩmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩkũuruga, nĩgetha ndũgatuĩke nĩũgũthondeka maĩ, kana ũthondeke cũrũ wĩna cũrũ mũgagatu mũno.

Ici nĩtũrona atĩ, nĩ ngothi cia mahiũ, na ciĩtagwo rũa, kuona atĩ rĩrĩa nyamũ nĩciratuĩka atĩ nĩcirathĩnjwo, nĩ ngothi ĩyo yao nĩ ĩtuĩkaga ya kũrutwo wega, na ĩkanĩkwo, kuona atĩ nĩtũmĩkaga gũthondeka nginya iratũ, kana mĩcibi, kana ona magoti, na koguo nĩtuĩkaga ya kũanĩkwo rĩrĩa yarĩkia wĩra, na nĩgetha ĩtuĩke yakũma, na ĩtuĩke atĩ nĩkũrutithio wĩra, okorwo nĩgũthondeka iratũ, kana mĩcibi nama na na makobĩa, kuona atĩ nĩgũkoragwo nginya andũ mathondekaga maburana, kana ona nguo cia gwĩkĩra, na nĩũkoraga atĩ nĩkoragwo na mawĩra maingĩ mũno, koguo nĩũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na mũndũ rĩrĩa marĩkio gũthĩnja, nĩatuĩkaga wa kuoya rũa ta rũu, na agatuĩka wa kũrwanĩka, kuona atĩ ona andũ nĩmendagia rũa ta ici, kũrĩ na andũ arĩa matuĩkaga nĩmagũraga, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmagũthiĩ na gũthondeka indo icio.

Ũyũ nĩ tũrona atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩ tũrona atĩ mũndũ ta ũyũ nĩ atigagĩrĩra atĩ okorwo nĩ arahanda mũmera wa gũtamba, nĩ atigagĩrĩra atĩ nĩ araũthondekera handũ ũngĩtamba kana agathecereria nginya mũtĩ hau gatagatĩ kana mwena wa mũmera ũyũ. Na nĩgetha mũmera ũcio rĩrĩa watuĩka atĩ nĩ wakũra nĩ ũtuĩkaga wa gũtamba o kahora o kahora, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũkũruta maciaro mega. Kwoguo mũndũ nĩ atigagĩrĩra we ta mũrĩmi rirĩa ũraũhanda na nĩwakũra, ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wathecereria mĩtĩ ũgekĩra mwena-inĩ wa mũmera ũyũ na nĩgetha ũtuĩke wa gũkũra wega. Kuona atĩ ũngĩaga gwĩkĩra mũtĩ ta ũcio, mũmera ũyũ nĩ ũkoraga atĩ nĩ ũratambĩra handũ thĩ. Na nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũrathomithia mũndũ ũndũ ta ũyũ, ũkĩmuruta no nginya ũtigĩrĩre atĩ nĩ wamuonia ũndũ ũyũ kuma na rĩrĩa ũraũhanda. Na nĩgetha mũndũ ũcio rĩrĩa agũtuĩka atĩ nĩ egũthiĩ kũhanda mũmera ta ũyũ, ndagũtuĩka wa kũrũgĩrĩra ikinya o rĩothe. Kuona atĩ nĩ ũmũrutĩte wega, kwoguo atigagĩrĩra atĩ nĩ ararũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wamũthomithirie naguo, na mũmera wake nĩ ũgũtuĩka wa gũkũra ũũ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, ũyũ nĩ mũrimĩ okĩte mũgũndainĩ wake, na nĩ thara okĩte gũgĩra, kuona atĩ maya makoragwo me mahuti kana irio cia mahiũ, na koguo mũrĩmi ta ũyũ nĩakoragwo arĩmĩte thara ũyũ mũgũndainĩ wake, kũrĩa rĩrĩa arabatara gũtwarĩra mahiũ make irio, nĩatuĩkaga wa gũcigĩrĩra thara ta ũyũ, na agoka atĩ gũtuĩra, na nĩgetha atigĩrĩre atĩ mahiũ make atĩ nĩmarĩa, koguo we nĩokaga agatuĩra, agatigĩrĩra atĩ nĩatinĩrĩria thara ũcio thĩ, na nĩgetha ũtuĩke wa gũkũra kuma thĩ, na hau nĩatuĩkaga wa kuoha mahuti make, na agatwarĩra ng'ombe ciake kana ona mbũri, iria akoragwo athondekeire kiugũ gwake mũciĩ, kũrĩa nĩathiaga ona agacitinangĩria, na agatigĩrĩra atĩ ona nĩacihe nginya na maĩ, na nĩgetha mahiũ matuĩke atĩ nĩmagũthiĩ nambere na gũkũra wega, kuona rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ, no nginya ũtigĩrĩre atĩ nĩwacitinangĩria nginya mahuti maya tũnini tũnini, na nĩgũkoragwo na arĩa matinangagĩria manene manene, no ĩringanafa na ũrĩa mũ ng'ombe ciaku kana mbũri, cimenyerete kũrĩa, no nĩtũrona atĩ, ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha.

Haha nĩtũrona atĩ, mũndũ ũyũ nĩ biacara ararutĩra mwenainĩ wa bara, kana ona handũ thokoinĩ, na maya nĩ mandathi araruga, na nĩtũrona atĩ ũrĩa abangĩte handũ haha hake, ũrĩa atĩ nĩaraki nĩakĩtie nginya njiko yake, ĩrĩa hau nĩho ararugĩra mandathi make, na arĩ na kĩraĩ gĩake kĩrĩa akoragwo ekĩrĩte maguta, marĩa macio mahiũha, nĩho atuĩkaga wa gwĩkĩra mũtu wake, ũrĩa akoragwo athondekete na agakanda wega, na agatinangia wega nĩgetha atuĩke wa kũruta mandathi maya, na nĩgetha rĩrĩa araruga, andũ nĩmokaga na makarĩa mandathi ta maya, na andũ magatuĩka a kũhũna, kuona atĩ ĩno nĩyo ĩkotagwo biacara ya mũndũ ta ũyũ, atĩ wĩra wake nĩgũtigĩrĩra atĩ nĩararugĩra andũ mandathi, na akamenderia na thogora ũrĩa we arenda, na nĩgetha mũ mũthenya ũgĩthira, nĩagũkorwo onete bainda yake, na nĩagũtuĩka wa kũhingũra nginya rũciũ rwake, kuona atĩ nĩona bainda na nĩona mbeca cia gũthiĩ nambere na kuonjorithia wĩra ũyũ wake wa kũrugĩra andũ mandathi.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ ĩno nĩtũmĩkaga kũruga, na ĩtuĩkaga atĩ nĩrutaga wĩra na ihenya, kana ona nĩũtuĩkaga wa kũruga na ihenya, kuona atĩ ĩno ũkĩringithania na ngũ, ngũ nĩcikoragwo na wĩra mũingĩ mũno, atĩ no nginya ũtigĩrĩre atĩ ngũ ciaku nĩ nyũmũ, na nĩgetha ũtuĩke ona wĩra nĩ mũingĩ wa gwakia nginya ngũ ta icio, no rĩrĩa ũratũmĩra kĩndũ gĩkĩ, nĩkoragwo ĩ ũhũthũ mũno gũtũmĩra, kuona atĩ no gwakia wakagia, na ũgatuĩka wa kũruga kĩndũ o gĩothe kĩrĩa ũrenda kũruga, na ningĩ atĩ ona ũndũ ũngĩ wa bata mũno, nĩatĩ ndĩkoragwo na ndogo, ũkĩringithania na mĩthemba ĩyo ingĩ ya kũruga, ta ngũ kana ona njiko, ciothe nĩcikoragwo na ndogo nyingĩ mũno, no rĩrĩa ũrahũthĩra riko rĩrĩ, ndĩkoragwo na ndogo, na ũkĩhũthĩra ona no ũtuĩke wa kũmĩhũthĩra nginya nyũmba yaku thĩinĩ, kuona atĩ nĩ hũthũ gũtũmĩra, na nĩtuĩkaga ona ya kũruga irio na ihenya.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere, ndatuĩkire atĩ nĩndanyua soda, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na iria cikoragwo ciĩ hehu, na nĩgũkoragwo na iria cikoragwo ciĩ hiũ, na kaingĩ rĩrĩa ũtuĩkĩte atĩ nĩũrutĩte wĩra mũingĩ na ũkanoga, na ũgekora kana onokorwo kwĩna riũa, na riũa rĩu nĩ rĩingĩ mũno, rĩmwe nĩwendaga kũnyua ĩ hehu, kuona atĩ rĩmwe nĩtuĩkaga wa kũnyotokia mũndũ wega, kuona ĩkoragwo ĩ hehu na nja kwĩna riũa rĩingĩ, no rĩrĩa atĩ ũratuĩka atĩ gũtirĩ na riũa, na kwĩna heho na nĩũrenda kũmĩnyua, ndũtuĩkaga wa gwĩtia ĩrĩa hehu, wĩtagia ĩrĩa ĩtakoragwo ĩ hehu, kuona atĩ ĩyo nĩkoragwo ĩ njega na nĩ ĩkũnyotoraga hĩndĩ ĩyo, na ningĩ ndĩkoragwo atĩ nĩũragũra na mbeca ciaku nyingĩ.